Ngimeche iyakte chepkondok ipaishe fulisa amuu mendii rabinik che imee, nepa tai ikere indii fulisa limit ne tiana ,ngindii fulisa nepa pokol somok ak imeche iyokte chepkondok pokol aeng iyaktii ole cham iyaktii ngiyakte kunoto kowerun message ne lin yakte ipaishe fulisa inyapir aenge koyan yes akinde pin nengung koyakto chepkondok kobaishe fulisa

Kikonori chepkondok kole eng mshwari ,ngipaishe simtoolkit iwe simtoolkit noto ak iwe mpesa ngiit mpesa iwe loans and savings ngiit yoto inyapir yoto ak ichut arit yoto iker ole mii mpesa ako mii kcb, mii mshwari ako mii kcb inyapir mshwari akinyapir ile send money akimeche rapinik che imeche indee ak indee pin nengung ,ngimeche icheru eng mshwari iwe snee tena ole me mshwari ichut yoto me ole keser nde chepkondo ako me ole withrawen ngimeche indee inyapir send money ngimeche iwithrowen inyapir withraw, ngii withrowen konyoni mpesa nengung, ngindee send mshwari kopendi mshwari melin ikere eng mpesa direct

Koroitap malaria kopunu umbushek cho ngosusin ko mii alak cho muj kokonin koroito ,ngimeche irip manamin koroito kita ne pa tai ilachi ngoroik che tekten masusin umbushek ng'imii sang nda imii yo mii beko chechang' jioni jioni ya meche kotuit kole ilach ngoroik che tektin komye si masusin umbushek nda ngimeche iruu inde umbu net kotekta masusin umbushek ,nepa aeng ngiwe koret ne chang malaria kekonin vaccine ne toriti mata namin malaria mbakot nda susin umbuit, nepa somok ko goverment kotorit pich kopitishe cha ko goverment kowendi kopitishe mbakot in sukul kopit sukul kobok so korip manam umbushek sukul ,nepa angwan ko isilde beko cha rue sang amu umbushek ko muj koichi maainik kwai yoto